Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Kĩrĩa kĩrathi nambere haha nĩ atĩ hena mũndũ, na anyitĩte mahuti ma ng'ombe. Mahuti maya rĩ, mekagwo atĩ rĩrĩ, nĩ kũrĩ ng'ombe. Rĩu mũndũ ũrĩa wĩna ng'ombe rĩ, nĩ akoragwo na macini ya gũthĩa irio cia ng'ombe korwo ndarenda gũcihe ciĩ ta mathaara manene. Kwoguo nĩ akoragwo na macini, agaikia mahuti macini-inĩ. Macini ĩyo ĩhũthagira thitima, no mũhaka hakorwo na thitima nĩguo ĩhote gũthĩa. Rĩu ũgathĩa, ũgaikia hau magathĩo magathĩo, na ũkarora, ũkeerora mũno to ta rĩu no magũtinie macini ĩyo no ĩkũrenge ciara, nĩ ĩrĩ ya renga mũndũ njũĩ, ĩkĩmũrenga ciara ciothe, kwoguo nĩ ũbatiĩ kwĩrora, kwĩmenyerera ũkĩthĩa mahuti mau. Ningĩ mahuti mau rĩ, he handũ makoragwo magĩitĩka nahau thĩ. Maitĩka rĩ, no mũhaka ningĩ ũkorwo na ngũnia nĩguo meekĩra ngũnia-inĩ kana tũtoo-inĩ, ũkorwo na ndoo nĩguo ũhote gũĩkĩra hau ndoo-inĩ. Weekĩra ndoo-inĩ, nĩguo nĩ ũkũcunga ndũgeekĩre mahiga. Ti gũcunga na gĩcungi, kũmarora kana mena mahiga. Rĩu ũyũ kĩrĩa areka nĩ kũrora ararora ka no hakorwo hena mahiga, nĩguo ningĩ ahe ng'ombe ciake mahuti maya. ĩno nĩ njĩra njega mũno ya kũhe ng'ombe irio na irio ici nĩ njega to nĩ thĩe. Kĩu nĩkĩo kĩrathi nambere haha.

Ũgwĩciria nĩkĩĩ gĩtũmĩte ngathĩti ciage kũhũthĩka mũno ta kĩhumo kĩa maũhoro kũrĩ andũ ethĩ? Andũ ethĩ thikũ ici me nenda-inĩ cia, me nenda-inĩ. Kwoguo nĩ hinya mũnomũno o gũthoma ngathĩti. Ngathĩti mũnomũno ciathomagwo nĩ a baba. Ta rĩu hena andũ ethĩ rĩ, andũ anini rĩ, nĩ andũ matangĩoya indo ta ngathĩti. Meendaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria harĩa indo ciramakinyĩra o hau hau thimũ-inĩ ciao. Na mawĩra maingĩ marutaga makoragwo ma thimũ. Makoragwo makĩruta wĩra na thimũ kwoguo mathaa ma kũoya ngathĩti matikoragwo namo, kana matiendaga kũonekana kana kũonekana ka marĩ akũrũ mũno to ngathĩti mũnomũno ihũthagĩrwo nĩ a baba, andũ arĩa akũrũ, nikĩo mahũthagĩra indo ta thimũ kũmenya ũrĩa bũrũri ũrathiĩ nambere nĩkĩo matangĩhũthĩra indo ta ngathĩti.

Kĩndũ gĩkĩ gũthondekagwo atĩa gũkũ? Ici nĩ nati, nati ihandagirwo mũtĩ-inĩ. Eeh Mũndũ athiaga mũgũnda, ũgathiĩ ũgatema mĩhari, ũkahanda mbegũ, ũgatiga waitĩrĩria maĩ. Na no ũcikĩrĩre fertilizer njega, ĩrĩa njega na ũrore kana nĩ thũku. Wekĩrĩra fertilizer, ũgaitĩrĩria maĩ, rĩu waitĩrĩria maĩ nĩ ciĩkũragia cienyewe. Na ciakũra nĩciĩrutaga ũũ cireruta. Rĩu wĩra waku no kuoya nati, ũkoya ũkamĩtwara, ũkamĩtwara gĩthĩi, ĩgathĩo, kana ũgathondekerwo ũrĩa ũra mĩenda. Ũguo nĩguo cithondekagwo.

Teknologia ĩrĩa ĩrahũthĩra AI kwaranĩria na macini ĩkũnyita itemi rĩrĩkũ harĩ mĩaranĩrie ya andũ? Teknolojia ĩno nĩ njega, no nĩ njũru. ĩna maũndũ mega na ĩna maũndũ mooru. To ta rĩu rĩ, ĩngĩtuĩka nĩ yo ĩrĩhũthĩkaga, ũguo nĩ kuuga andũ matirĩ aranagĩria gwa kaingĩ. Andũ aingĩ nĩ megũtiga kũaranĩria mũno, to marĩhũthagĩra teknologia. Angĩkorwo nĩ mũndũ wĩna meeciria maingĩ, egũthiĩ aarĩrie teknologia ya AI akĩmĩũrie nĩ kĩĩ kĩngĩkorwo gĩtũmi AI ĩkĩmwĩre thĩna wake. Na ũguo nĩ kuuga mũndũ ũyũ ndekũhota kũaria na andũ angĩ, na no atindage ta rĩu nyũmba. Wĩra wake o kĩrĩa enda , no AI, kũmĩũria, "ĩ rĩrĩ," kĩmĩũria ũrĩa arenda, kana indo iria arabatara. Nĩ kũogua ndirona ĩgĩĩka wega mũno.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Mũnomũno, ũyũ nĩ mũtumia, nĩ mũtumia no ũkore ũyũ nĩ mũthuri wake kana nĩ mũrũ wa nyina, me mũgũnda. Me mũgũnda rĩ, nĩ ndĩrona nĩ ta matunda makuĩte. No ĩkorwo nĩ matunda, kana nyanya. Ta rĩu no ũkore mauma mũgũnda, mathiĩ mũgũnda rĩ, macitua. Ũyũ nĩ kuuga mangĩga ũka gũtua rĩ, hena ũrĩa makoretwo magĩĩka mũgũnda ũcio. Makoretwo magĩũka gũitĩrĩrĩa maaĩ, nyanya magaũka gũitĩrĩria maaĩ kuuma rĩrĩa maahandire, na nĩ mookaga gũtinia ria, kũruta ria nĩguo ndũgathũkie indo ta nyanya, ĩ, nĩguo ndĩrona ũndũ ũyũ ũrathiĩ nambere. Ta rĩu nĩ ndĩrona nĩcio mareeheria. Ningĩ nĩ ũrona ũrĩa meekĩrĩte, ici nĩ nguo cia mũgũnda. Na nĩ ndĩrona nginya mũthuri ũrĩa ena iratũ. Iratũ icio nĩ njega tondũ nĩ ikũmũgirĩrĩria gũthecathecwo. Na nĩ njũĩ marathiĩ makĩroraga o harĩa maakinya nĩguo matigathũkie mimera, kana gũthũkia nyanya ici. Rĩu matunda maya magĩtwarwo mũciĩ, mathi magathuranio. Mangĩ mathiĩ makeendio thoko, na mangĩ magĩtwarwo kĩganda, no ĩkorwo nĩ mekũria, kana meendie kana o na maheane. Ũcio nĩguo ũndũ ũrathiĩ nambere haha.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩa rũrĩrĩ-inĩ rwaku? Rũrĩrĩ-ini rwakwa, maya nĩ managu, Ũrĩa twĩkaga rĩ, nĩ atĩ, no maita maingĩ managu makũraga bara. Nĩ meekũragia bara. No kwĩ managu mega na matarĩ mega, na ũngĩrĩa marĩa moru rĩ, marĩa matabaiĩ kũrĩo rĩ, no ũkue. Nĩ mooragaga mũndũ. No ta rĩu ũyũ nĩ ũrona nĩ kũhanda amahandĩte ye mwenyewe, kwoguo rĩ, nĩ tũoyaga indo ata ici, ici enacio, tũgathiĩ tũkahanda managu. Twahanda managu, managu matiendaga handũ homũ, hendaga rĩera rĩhoreru. Rĩera rĩhoreru kwoguo rĩ, tũgũthiĩ tũige handũ kanyũmba-inĩ hena rĩera rĩhoreru tũgaitagĩrĩria maaĩ, na mangagu nĩ megũĩkũria. Twaitĩrĩria maaĩ, magakũra. Ũguo nĩguo twĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rwaka. No ningĩ nĩ ũmaroraga to nĩ mathiaga magĩthũkana, rĩmwe rĩathũkana no rĩgwatie maya mangĩ. Kwoguo mũndũ aroraga kana rĩrĩ, kana hena rĩrĩa rĩthũku, ũgaikara ũkĩroraga kana hena rĩrĩa rĩthũkũ, ũkarĩoya ũkarĩte nĩguo mũndũ ndakamarĩe. Na ningĩ nĩ meendagio thoko, no ũmatware thoko, ũmeendie thoko. China nĩmarĩaga kwoguo no ũmatware nginya China angĩkorwo wĩna customer kũu. ĩ, no ũmatware kũu makagũrwo, ũkameendie kũu. Na nĩ marehaga nginya mbia to maya-

Nĩ ndawa irĩkũ cia kĩndũire wanahũthĩra na maumĩrĩra marĩ marĩkũ? Ndawa ndanahũthĩra nĩ ndawa ciĩho cininaga cininaga mũrimũ wa gũĩthũa. He hĩndĩ ndaarĩ na mũrimũ, ndĩ kĩrathi anga gĩa gatandatũ. Ndaihũrĩte mathundo mwĩrĩ wakwa, ndathũaga ngauma thakame, mwĩrĩ mũgima, o na ndiahota nginya gũikara thĩ. O na gũkoma ma ndiahotaga. Rĩu ndawa iria ndareheirwo nĩ cia kĩũndũire, cia kũhaka na cia kũnyua. Rĩu ddanyuaga ndawa, ndawa no ndaiguaga gutahĩka nĩ ũrĩa yacamaga ũru, na nĩ ndarĩ na ya kũhaka. Rĩu ndahakaga na nganyua ĩngĩ. Rĩu waikarire ta ta mweri, aca ndĩarĩ mweri, mĩeri, aca, wiki, ciarĩ wiki ithatũ, nĩguo mũrimũ ũcio wathirire.